Boisioni ko boisiet nebo kekochi kipsomaninik chebo somanet nebo barak nebo University chepkondok cheimuch kotoretekee eng somanet. Kikomandae mising kipsomaninik chechang chepkondochu che chotok ko Helb ak Bursary. Chepkondochu kotoreti kipsomaninik kosuldae lipanet nebo chepkondok chebo sukul, lipanet nebo chepkondok chebo koot, kosuldae ng'alek chebo amitwogik ak magutik alak chemokyingei.

Tuguchu ko spikaishek chemengech chekikure Airpods. Imuuch kora kekure Earpods. Tuguchu ko spikaishek chemengech chekindo itiik asikekase tuguuk chemi moshinit age neteer. Tuguchu keboisie musoknotet nebo kasari nebo barak eng kosuldae boisienyi neo. Kikeboisie mising kekase tienwogik ago kialdae siling bokol mut akoi elebu taman. Mi baraak mising tuguchu.

Boisioni ko oldoishet nebo tuguk cxhebo mbaar. Tuguuk chekioldoi eng yu kou nyanyek, kitunguik, pilipili hoho, kitunguu saumu'ovacado'sukiuma, kabijek ak ngweek chebo kipgaa cheu sagek, sarajek, mborojik ak sojeek. Tuguchu tugul chekamwaa koboisie eng kila betut kou ngweek akeboisie eng ikorwek chebo komonut mising.

Koroi ko melit neoo nebo kasari. Melini koo mising akomuchi kola tuguk chechang. Ni ko koborunet kole kikijobe chepkondok chechang mising ako mi barak olyet eng siro. Agenge ko imuch keale million bokol ang'wan ngot kikeboisie ak billion ang'wan kwo tai kotakolel. Chobei emotinwek chekikotestai kityo cheu China ak Amerika.

Eng yu ko akeere oret nesamis mising nekakonyi lepeek. Koborunet kole oo boisiet nemi orani. Orani kobune biik akobune kiagik kora. Orani kora kopune karishek ak pikipikishek. Ibooru kora kolekobuunu kiboti orani ako kokinam keboisie kotomo ketiny komie. Ni nekokon konyi lepek.

Ngookker boisioni ko ogeere boisiet nebo komonut mising ne notok ko Devolution. Kikotoret mising Devolution kokeer kole kakipcheita malik ak kimnatoshek chenomu serikali neoo kobwa nyanjoshek chebo ng'ony asikokeer kole kapcheptagei bandaptai eng emeeet komugul. Kikotoret amu maimuchi serikali agenge kotaar

Boisioni akeere ko boisiet nebo sileet nebo beek. Biik chesile beechu ko lagok chemengech ako motililen beechu akot kitikin. Nyolu eng serikali ake tugul koker kole kabarbar beek eng kokwet asikobiit konyorjigei biikab kokwet olesile beek chetililen. Eng korenyu, ko kikeborborwech beek chekisile.

Ngooker boisioni ko uyo kokeer bandabtai nemomitei kiy nekiyoniee. Boisioni ko kobotisiet nebo mbaret keboisie eik. Eik komuchi kobaat mbaret neoo mising nekotoboisie biik chechang, betusiek chechang mising. Biik cheipoti mbaret konyoru chepkondok chechang akosuldoi boisiet nebo temisiet.

Ngooker boisioni ko kokeer boisiet nebo polotet. Mi barak mising polotet eng emetab Kenya ak eng ng'ony komugul. Kikonam kandoik ncheebo polptet kotoi kambaket yekitar lwewenisiet. BOisioni ko kikoweech emet let mising amu kata ni boroindo nekeboisie ketoretee biik.

Nyumnyum mising aneet chito oleimuch koyaita nebo bandek. Yetinye chito keswek ko kiit netai nenyolu koyai ko kobaat mbaret akometo koru. Yekakorur mbaret ko kiit nerubei ko kebaal keringonik akende bandek aketuup. Kisemberoti akendoi katoldeleiwek.

Onoe biik somok eng yu ako netai ko laitoriat nebo emeet ne noto ko nekonyitot William arap Ruto. Inendet nenomu rotuet nebo emetab Kenya. Chito age neakere ko nekikosirto Wafula Chebukati. Inendet ko ki kandoindet nebo lewenisiet ako inendet nekiindochin lwenisiet nekisirtoi.

Eng yu akeere chito agenge nekokowo sipitali asikonyor kanyoiset. Kanyoiset kobo komonut ako yeimian chito konyolu kocheng kanyoiset. Borto ko kiit nebo komonut ako atkan tugul yekas chito kokatwakei koreet age tugul konyolu kocheng kanyoiset amu borto ko mami kiy nekekeere.

Ochome mising boisiet nebo temisiet. Boisioni kobo komonut mising eng kokwet ako kiketech eng ortinwek chechang. Kinyorchini amitwogik chebo kila betut mising ko ngwek ak logoek koboto pandek. Kikosir biik chechang temisiet ako kikokimit mung'aret.

Boisioni ko chaang ng'omnotosiek chemache. Nyulu kowo chito sukul akotaar kenyisiek oeng kineeti asikonai olekioto boisioni. Nyolu kongen chito olekipimondo karaneret ako nyolu konai kora olekitildo karanet. Nyolu konai chito kora olekibeldoi aketuiyoi karanet.

Kikowo baraak mising ng'omnotet nebo temisiet nebo kahawek eng kokwenyu. Kiit netai nekorom ko kocheng choto keswek chekororon. Yekakosuldae chito nitok konyolu kora kopal keringet neloo akonde katoldolik. Kahawek komache keturek chechang asikobityo komie.

Kikowalak mising boisiet nebo kanaket nebo beek eng korenyu. Eng kenyisiek chebo leet ko kinyolu korat biik banda koba akoi oino asipkosiil beek. Chekikelji ko kibaal kisimet eng kurkat. Eng betusiechu keborbori ng'ony olelo akerooch karanok akebiir beek.

Eng yu akeere lagok chemengech chekotoreti. NYUMNYUM MISING KETOREET BIIK CHENYOLILDOS KONYORJIGEI TUGUUK CHETERTERCHIN CHEBO KOMONUT CHEU SOMANET, KANYoiset, kalokset ak koot nekararn neimuch kominy. Kikokongei chumbek kotoreet lagok chenyalildos.

Bo komonut mising kekol ngweek eng kokwet. Nekit chitugul koboisie ngweek kila betuut. Ni ko koborunet kole mokotin ngweek eng siro amu makoi kol chitugul ngweek ako chaang mising biiik chemondoe olisiet mising ko chemi taonisiek cheechen.

Ochome miising kolset nebo ngweek chebo kipgaa. Ngwek chebo kipgaa kobo komonut mising ako iyanat kole inyoe mianwek cheterterchin akokimiti borto mising. Ngwek chebo kipgaa komi barrak mising olyet eng siro ako yekol chito kochang'a konyoru kelchin.

Ni ko ureriet nebo basketball. Basketball ko ureriet neanyiny mising ako kikotoret biik chechang kosoldae koruotitoet nekitinye chito. Biik cheurereni urerioni konyooru chepkondok chechang. Nyoolu konai chito kokweri mbiret akowirji keringet.

Ngooker boisioni akeere biik cheng'omen akojebjeben che ingen kocheng.

Eng yu akeere laitoriat neoo nebo kapkiruok neoo nebo Kenya ne notok ko Supreme Court. Ni ko kibagenge neoo neteleljin ng'alek chebo imanda nebo meng'ik chebo emet. Yesirkei biik kobendi kapkiruok sikobiit kekoshi ng'alekwa. Toreti kobiit imanda.

Eng yu akeere bororirt netokyingei olekararn. Okeere chebioset agenge nekikoet akomi kotikoni bikyik chetakomengech. Nyumnyum mising kotikonet ako boisiet nebo biik cheecen amu kikokerchigei chechang. Ngomokitikon chito ko nyumnyum kobeet.

Bitunotin mising bobeek chebo beek eng korenyu. Bobechu ko kikocham miising kobiitos eng oletolilye beek. Nyere beek mising ako makoisopcho injirenik ak tuguk alaak chemi beek orit. Beek cheuchu kemetoi amakiboisie.

Ni ko frijit nekikonore soda. Toreti moshinini kokonor soda kokoitititu amatkoyakiitu. Biik chechang ko kikocham soda chekoititen mising ko yelale asista amu iyanat kele kwere melelda. Kikotoret mising moshinini eng kokonor soda kokoitititu.

Eng yu akeere neranet agenge nekwerie okwet neoo nebo tuga koba kewet olekiyokee. Eng koret neuni konyolu kekweri kiagik koba olelo ipkocheng suswot amu momi omitwogik olatukul. Mitei olenekitee oinoshek ak nyanjoshek cheketu biik kiagikwa.

Bo komonut kolset nebo nganuk eng bororiet. Nganuk kobo komonut amu kiboisie eng kila betut kejobe tuguk cheu makatiat, mandas, chapati ak kangumu. Yekool chito nganuk kotoreti konyorjigei chepkondok. Toreti nganuk kora kosiir biik boisionik.

Eng yu akeere biik cheterterchi chekakotuiyo kosomonso. Mitei murenik akomitei kwonyik. Bo komonut mising kosoman chitukul mising ko biik cheibwoti kolen kikokees somanet. Maimukaksei ketaar somanet. KIkotoret somanet konyoor biik ng'omnotet, kotuiyokei, akonyoor chepkondok.

Akeere eng yu chito nemi kondoi teta moet koboisie oreet nebo mbiret. Boisioni koyae daktari nebo kiagik akomakaat kolaach kotit nelel akotilil. Kikotoret mising boisioni kolong keswek chebo kiagik chemi ng'ony. Keswek chekiboisie eng yu komi baraak akokwee chito.

Boisioni kokono akeer bandabtai. KOkobiit bandabtai amu kikeere komi biik chekakobeljigei boisionik. Bichu ko kakomuuch kotoretkei akotoret chamanikwa. Bo komonut kora boisioni amu eng betusiek chematya ko makonyorjigei temindet kesutik akoboisie kou amitwogik anan

Okeere eng yu nego chekiliptoi kobendi koreet age. Nechu ko kakipupungji karit agenge akochang mising. Nechu komarekune bokol. Ni kobooru kole kokosop chichi. Ni ko amu kaal eng chong'indo ako kaal eng olyet nemi ng'ony ako imuuchu kobunu Turkana'

Motemeno aneet chito oleimuch koyaita boisiet nebo temisiet nebo nwek. Nyolu konai chito kole bo komonut kobaat mbaret akochoob koruur komie asimabkobiit timdo. Ngweek chekakikol mbaret nemakibaat komie ko imuch mabityo tugul. Mitei ngweek cheketutoni akomite ngweek chekeisei mbaret.

Ochome mising boisiet nebo kolset nebo sukuma. Boisioni kobo komonut mising amu toretech kenyooru ngweek. Ngweek chekayakitu kora koimuch kebae kiagik. Kikotep sikowendi barak olyet nebo sukuma eng siro amu makotin mising. Yekol chito kobeljingei borotet.

Ngooker boisioni akeere kobotisiet nemonyolunot. Keswot nebo tanyi komi ng'ony ako keswot nebo moita nekokii komi ng'ony kora. Ni ko koborunet kole kikiboisie kirkit nemi ng'ony korie tany. Yekirii teta konolu kekwei keswot nemi barak mising asikoloong keswot nebo moita.

Eng yu akeere biik chebo kipagengeishek anan ko serikali chemi kobendoti konetoti biik. Kikonaam serikali kojoob kipagengeishek chetelejin konetishet nebo tuguk chebo komonut cheu ng'alek chebo mianwek cheu Ukimwi, Cancer ak tungwek. Kikinam kineet biik asikejer matkokerer meet akong'etyo.

Boisiet neokere ko kolset nebo mauek. Bo komonut mising boisioni amu torweti kotook kokwet komie. Chichi komuuchi koib mauechu akoalda konyorjigei chepkondok. Imuch kora koib gaa akokol kotoret kolili mbarenyi. Chichi inyoru kikosiir biik chechang boisionik.

Eng yu akeere mwalimoiyot anan ko sikindet koneeti lagook chemengech. Nyumnyum mising kitikon lagook kotakomengech sikobiit kineet akinoisechi akobo olekitepto akosich koisteikei betotet nebo tuguk chemoiyonotin cheu chorset, pokitotet ak poriet. Ngetikon lakwet koming'in kokostoi.

Akeere tiondo agenge nebo timdo nekekebaar. Mitei ofisaek cheteljin chametabkei nebo tiong'ik chebo timdo ako koborunet kole tionyi ko kakibaare risasiat. Taka pchabet ko kototogu ako katokikerchinigei. Kikonam biik kobaar tiong'ik chebo timdo akomi askarik kocheng'e bichotok.

Bo komonut mising baet nebo kiagik. Yebai chito kiagik chebo chego komuchi konyorjigei jebo akonyor moek cheiboroi iotet nebo biutnyi. Jiji konyooru keturek kora ako yemach koalda tuchu konyooru chepkondok chechang. Yebai chito chebo panyek kotoreti konyor bendo ak keturek ak chepkondok yekaalda.

Okeere neranet agenge neineti choronokyik anan ko tupchosiekchi olekiboisietoi musoknotet nebo kamera. KIkowo barak ako kikobunji komonut musoknotet ako chito nemengen koboisie musoknotet ko nyumnyum konetkei amu ngot komanai akoi kobirtogei. Kayai komie neranani kokur choronokyi akoneet koboisie kamera.

Bo komonut mising keleeta totetet koityi biik chenyolildos ak chemi ng'ony. Akeere eng yu kekochin kwonyik ngoroik ak amitwogik. Imuch ko boloteet anan ko biik chekororon chekabwa koib toreteet. Kikoib kokwautik mogorik chetinye chepkondok akotinye mugulelwek chekororon kotoreet bichu.